mingset ap mchelek kokararan ako meche kochang peek kokoni icheket koruryo komye komeche kepal mtaroishek simachangit peek saiti simapar ngopa peek komapare mingutik.

Kasari kokikoruryo bandek saidi eng olinyonet ngamun kinai biik keswek che nyolu kemin ako biik komindoi yon minei bandek kominen mbolea kotoreti icheket koruut komnye, ako mamiin imbaaret kochope imbaaret ako takchin arawek chebo minsetab bandek yon kaet, yon mi ropta sikoruut icheket komnye.

akere chape chito mtaroishek amu koet ropta akotaret mapar mingutik.

kenyit ap eliput aeng taman ak mut ako ripset ap nego kokararan ndamun konu panyek ako muchi kora kelu chego. Ripset ap nego koyache irip itekchi kot nerutos simaam tiangik cheu kimaketok komache anyun itekchi kot nekararan nemachute kiy ako yache itilchi putek sokotililitu nyalu kora inya.

kolset ap pandek kokaran akochame kabisaa nyolu imin akirip marikchike ako ngemin pandek ngochanga koimuchi kora ialde tinye faida neo kolset ap pandek

strawbery ko lokoyat nekararan amun imuchi iblendan sokokonin juice ako much iteste amitwokik alak.

Mat kiboishen eng kelalsen imuchin iboishen eng koita ap mat ilalen tuguk akot koraa imuchi ibelen pandek. Mat kora kotoreti pik lakini tinye agine, disadvantages imuche kopel kot anan kopel chito

Mile bik ndamun bik tukuli kwoldo oldo agetukul tukuk chekergee komile bik menge Ile kikochin oino nii kotebi ngo.

nyalu ima pandek akoi kosaiya akirur kongirur komite tukuk chengetu cheu metetek akiparar ilechi kochukchukanaske akopa ngweny pandek.

nyalu akoldo pospet mingutik chu sokochun mingutik komye akonyalu kora achap mbaret komye atem tumto sorut tukuk komye konyalu kora achen cheone taritik simaam taptok ako koristo yache kora kesember ngorut simasindange ako tumto ako nyolu keketyi konyil aeng.

Boisietab KRA amuchei anyor eng simoit ndamun ee simoit kora kotinyei internet ako nyumnyum nebo simoit ndamun ndewe cyber konyolu kora icheng chebune ako nyolu kora ipekochi chitoab cyber chebo labor chekachapunen boisionotok, ko simoit kityo kokate chenge bundles ako yam aki chopen ole kemiten.

Musong'natet ab kasari komachuchuch serikali chorset. Nebuch kotes chorset, namun kimuchei kechorsa ra eng simoit. ako in nyalu kerib komosatak saiti ndamun muchei chito kochorsa eng simoit koboishe musog'natet ab kasari technology simoishek.

Monyolu kotun gee biikab oret agenge, ndamun sharen the same ancestors ako monyolu kotungee chetupchoo ak che related in any way

Obirchini customer care oboishen nambarit nekoyoktoen rabinik ak aarorugee amwaa kainenyuun, ak olenji koyoktoi rabinik lakini by mistake kogaba ol'daage.

ing minget ap pandek komakat imin ako komasta nemite pandek alak ngemin komanameke ako nyulunyandengung akekere arawek chetare alak kokaeke mara tare arawek lo mi alak chechakchinike akoruryo ing arawek somok komi chepare peek akomi chemapare peek akomi alak chengemin akekes kokonori peek ko sikopeku pushek ko alak koapsopine peek.

Chemasi koreku, ibu segemik ko segemik konyokotareti eng polination koyaei logoek koiyosa. Ako kira nekata amei taritik logoek, yokoamei nini nebo chemasai.

Kindoi mbolea komakimin in rururichotok, ako nyolu kora kerember yon karinde, rurutichotok. Yon karimin konyolu isember iiste weeds simasindange eng nutrients ako nyolu kora item imbaret komie yon toma imin. konyolu imin eng arawek che nyolu, sikosich ropta neyamat, sikoruryo komie. Ako nyolu kora kebitei yon karimin, nyolu kou ng'endek konyolu ibit chebo koristo ako nyolu kora ibit chebo toritik simanyo koam tabtok. Ko bandek ko yon kemin konyolu kora isemberinchi konyil oeng.

Kimindoi mbolea, ak keminei eng kasarta ne nyolu yo mi ropta. Ako nyolu kora isemberchi iiste chemasai eng kabungung'ung sikoruryo komie mosong'ik ak mwogo. Nyalu kora inde scare craw sikoon taritik chekata nyokoamei chekakoiyo mosong'ik.

Ongeminso koin ng'etei kogur ropta. Ongemin akkt kou ketik, ki ketik kogurei ropta.

chunu komye minutik amun kanyor nutrients chekoron akesember komye akonyor ropta yeit kekese kokachanga.

Tam in ketorei ngele kou pandek, ketorei neityo, kema ine bo kosoiyo alafu ichop koistogei metetek, kotililekitu, neityo ibit anyun simaam susurik, ak ide anyu kinuok, ak ikonor.

Anete bik akobo mboleaishek, alenchi yon imache iminse inde ng'ung'unyek mbolea sikotes minutikuk. Akanete kora akobo climate change alenji nyolu inai arawek che ruren minutik si, yani cheropani. Yo roponi, korurtos minutik, simaityo iminse eng kemeut any sikomeiyo minutik. Ako nyolu kora kinet pik akobo irrigation services kele ndayon keminse sikobet ropta konyalu icheny bek inde minutikuk. Ako ng'alechutok ko toreti temindet kosich minutik chechang aityo mara yealda kosich konorwet neo. Rabishek che chang.

Ngemin in ngele kemin, keswat agenge nebo bandiat koiyei en, komaiyei inye bandiat, ko kankoii inye bandiat, kosichei makele sichei bandiat agenge. Angetor kobitu bandek che chang. Koin, kit nee kotes ko ruret. Ngorurio bandek ko manyolu koyamgei ak che kokemin. Ngamun imine nigan kwo ngweny, korutuanyun age akoiyo bandek chekatesak yon ketor ko katesak. Mara ogot imin bandek mapuket agenge nemining kole, nibucn chepute ko mara iput agot cheitei mopukoik somok che echen.

Ng'ende ikerere imbaret, itakchini kasarta non mao ropta namun yo oo ropta, kong'etei koporei ng'endek. Ng'endek komamachei ropta neo. Koyon karimin anyun. Imindoi mbolea, yon karimin, ikany kobur kiten, isember, ko yon karisember, ibebit chebo koristo simapar koristo. Koyon karisember anyun, kong'etei, kotaptani, koyon kakotaptan, konyolu kora ibebit chebo taritiet, simanyokoam toritik. Ko yon karibit anyun yon kakokesen, konam anyun kokesen. Yekakokesen anyun, icheny anyun kiteen ibut anyun chon nyalilen chon kiyoei. Chetom koruryo ine saiti yano kimochei chon kiyoi. Yon kakoputok anyun chenyalilen, kobur kiteen anyun koruryo chon kameput. Koimuchei yonibut anyun.

Ongebuti in ongele kou pandek, konyolu otor, koyon karitor any, ibema enbii. Yon karimaa en bii, iaruryen, ko yon kari aruryen anyun, kotililit, inde kinuet simaam in, indoi kerichek kinuet korok simaam susurik. Aki paken anyun pandechukan eng kinuet sinemun ko tuteen ak ing'oe cheboishen. En komostap ny'endek ko imoe ak iaruryen kotililekitu. Itore ak imaa ak iaruryen kotililekitu, neityo inde kinuok anyun. inde kinuok ak ibit akichek siramu kotuteen anan ko imu h ibeialde.

Anamin in pandek eng ekarit agenge, komuch in aput kou kinuok loo olon ndamun, andoi, komamin, ateme komie imbaret aityo apakach korur. Ak angen arowek cheruren pandek. mamine yoo oo ropta saiti amine yoo mi kwenet simanyokopar minutikchu. Ko yon aminsei, amindai mbolea asikoek fertile ng'ung'unyek atio kopwa minutik komie, korut komie. Aneityo kora asemberi minutikchu konyil oeng, asemberi ne tai, atyo yo nekit koseng'eng asember anyun nebo oeng.

Anabut anyun minutik chu, cham amine sanasana , minutik kou pandek ak nyendek. anaput pandek chukan ak nyendek atore. Koyon karator ama mara wikit agenge. Ama ine boko soiyo. Koyonkakosoiyo ang'et atilil awinowen ,akamoe ak akwoe siratik. Koyonkakochopak, ande kerichek simaam kutik anan ko susurik. koyonkakochobok anyun ande kinuok, ak a konor eng ko. Sacheru kityo ak amoe ak aboishen. En yono en ko kora komandei kobur en ng'uony. Nyolu andei kit kotonone simanam bek.

Amae amin paipai nekiguren pie golden amun paipainiton ko ngorur en ole amenye ngorur kotalelienitu kole makatenywai. Ako paipainik komamachei andei kityo mbolea komaranyei korut ako kinamgei ak ng'ung'unyek chebo komosi nyonet.

Nyolu in, nyolu achap ine in, nyolu aal mbolea kochang'a. Nyalu aboishen rabinikchu en aletab mbolea. Semberishet kora konyolu kesember ngele nyolu asember ine konyil somok. Kosemberishet ko ingen ile mayoe, matos ayai anegei nyolu ande kirbawa. Yon ande anyun kibarwa kora komachei kelipan. machei konorwet ak ichek. Koyachei kora acher rabinik en yotok ako kora komamin konyolu atem imbaret atemen terakta ngele konyil oeng. Netai aityo aketyi kora kotem. Komachei rabinik chechang en yotok. Yon kamin sikoet ropta, koyachei achap pereisishek. Yachei acheny bik chepalei pereisishek, myolu kora akochi rabinik. Ko yon matakorobon yon mi kemeut. konyolu ande kora bek rurutik chotok chechundet, minutichitok.

Kolu konde, nyalu komamin korok imbaret, kochob imbaret korok, ngele mara akot yo lalei asista konyalu kotem imbaret, kotem mara ak terakta, kobur kora kidogo, nyokong'ol kara imbarani. Ko yonkakong'ol anyun komara konam korobon. Konyolu anyun kokererat lainishek, borai tarei anyun konam minset.ko yaminei konde mbolea, ko yon kakonde anyun mbolea, korup minutichukan. Yonkatar ngele arawet agenge, konam kosember netai pandechukano. Yekakosember netai, kokang'chi mara arowek oeng kora, yo negit koseng'eng yokosember kora. Borei yon kakosember anyun kokang'chi barei yon kako seng'eng anyun kokany tatun koyamio pandechotok yeityo kobut anyun. koenyon kotesoskei minutik amum kakimind mbolea ako kakikang'chi en arowek chechotok che kanyorchikei robta. Neityo kokararan imbaret, kikitem komie ako karran kora koka kisemberchi minutichukan mabar timto.

Abiishen andechini ya lagu ingokchet konyalu andechi siratik, siyeityi yelog mayaiyat komaye mayayat ndamun mara kolog mayayat kotiny bakoyot, koye mayayandanikan. Konyalu indechin siratik korok koba ng'ueny sikorib mayayat maye. ako kora akot yon shebei ingokchet, koyalu korok achapchi ingatiet nebo siratik, sikotoret, sikoyoo mayainichukan, simaserserak mayainichukan. Ndamun yeserserak kamami mara komakeny alok. Konyalu kibwa kibagenge, konyalu andechi siratichukano sikotuch mayainik, sikoyum mayainichukan komie. Ago tam adei kora sikoburkeit ale iburen ingokaik nfamun suratichukan kotinyei burkeyet.

Achein, aswache imbaretyu kiron, koyon karaswach any, kokaraiste simto ak atem komie bo kotililit kaingunyu saminei. koyon karamin kora pandek, anan minutik alak tugul asemberchini kora minutik chu, kotililit imbarenyu. Kiyan karabut kora pandek, amae komie ak tilil. Asachi bokotililekitu ak akonor kotililen. Ko en komostab tuga, konyalu kila wikit abite tugchu koistagei kerbesik , ak yon kamian kora teta, anyoe bo kotililit makatenyi.

Valuitab maanik ko sait age, komi parak, ko sait age kokakowek ng'ueny.ko kit neyai kowa parak alyetab ab maainik ko tukuk che amei ingokchet . Yo mi parak beitab tukukab ingokchet, feeds kowendi parak ak ine beinebo maayat ngamun kakiboishe tukuk chechang. Ako kora mi sait nemata lagu ingokenik, ko tuteen maainik ko ton tuteen maainik aki mara kokamakchingei bik chechang maainchu koyachei any koba parak beinyuan, ndamun mi in demand yani maei bik chechang. Kowendi parak beinyun ako kota tiengei kora kele maayat anon ngamun maayatab kienyeji komi parak beinyin kosir nebo ingokchet ab improved kienyeji. Ndamun kienyeji komakchingei bik chechang chamei bik.

kifukani ngokaik che indegenous chemuch kosapcha ing le lalang ako mataimnyantos ngokaik kefukani ako taritiet ake nekikure guenie fall

Agure tuiyet nebo kanetishet ab temik tugul, neityo yon kakobwa anyun aname any anet aleji yon karibai ingokaik, akobiyonso, akolog, konyalu koyum mayainik kila betut ngamun ngipakach komuchei koyeshio. Imuch kotiech ingokaik anan ko mara yon kalog ingokiet komuchei mara kokalog amut, ko mara kaiyumak mayainik ak nyo kologchi ake parak. Kongetei mayayandano kalogu komuch kotuch in, yokotuei mayayat chon kakolog oino. Konyalu nyun irib, yon keger ile kalog ingokchet iiste mayayat nekalogu ikonor sikaron nyo kolagu, komami kiy komamuch kotui.